Kĩndũ gĩkĩthondekagwo na njĩra ĩmwe gũkũ gwitũ nĩ tondũ kĩĩndũ gĩkĩ nĩkĩhandagwo mũgũnda nĩ ũthĩaga ũgakora mũndũ arĩmĩte kitunguu saumu mũgũnda ta ĩka ta ithatũ kũrĩa ũthiaga ũgakora agetha na agatwara thoko kũogũo kĩndũ gĩkĩ tĩgũthondekwo gĩthondekagwo wambere kĩndũ gĩkĩ nĩ kũhandwo kĩhandagwo rũrĩrĩ inĩ rwitũ na gĩgĩkorwo gĩkĩhandwo mũgũnda no ũgũo ũngĩkorwo na ũndũ ũrĩa wa kũgĩa na kĩndũ gĩkĩ, kĩndũ gĩkĩ wambere gĩthiaga gĩkenjerwo marima wathiĩ ũkoya ũgagĩtũania watũania ũkoya mbegũ cia kitunguu saumu ũgaikia thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩa mũnorũ na ũrĩa wĩna thũmũ mũgũnda ũcio nĩ ũrĩitagĩrĩria maĩ na waĩtagĩrĩria maĩ nĩ ũthiaga ũgakora kitunguu saumu nĩgĩakũra na ũgakora nĩ ũragia na ũhoro wa kũgetha na ũgekĩra makũnia ũgatwara thoko kũogũo kĩndũ gĩkĩ tũ gũthondekwo gĩthondekagwo nĩ gũkũra gĩkũraga na gĩkũraga na nĩra ya kũhandwo mũgũnda kĩahandwo mũgũnda gĩgakũra na ũkagetha ũkagia na ũhoro wa kwendia na ũguo nĩ gũo mũndũ agiaga na ũhoro wa kũgĩa na kĩndũ gĩkĩ.